Mabuku marĩa magĩriirwo gũkorwo na mũrimi aigĩte nĩ rĩmwe nĩ ta rĩrĩ, rĩrĩa aranjia biacara yake nĩ agĩrĩirwo gukorwo ena ibuku rĩa ũtari wa mbeca ciake ũrĩa irathiĩ na mbere. Na rĩrĩa araiga mahiũ make nĩ abatiĩ gũkorwo na ibuku rĩagũkorwo akĩheana mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire thĩinĩ wa mahiũ make ũrĩa rakama na ũrĩa arahe ng'ombe ciake mahiũ. Na ibuku rĩu rĩngĩ abatiĩ gũkorwo narĩo okorwo nĩ ta guku gwitũ tũhandaga macani, nĩ abatiĩ gũkorwo na wigithia mwega wa mbeca ũrĩa ahũthĩrĩte rĩrĩa arabanga maundũ make. Na ibuku rĩu rĩngĩ abatiĩ gũkorwo narĩo nĩ thiinĩ wa mũturĩre wake kana rĩria araiga mbeca ciake agakorwo na ibuku rĩrahota kũmũteithia gũkorwo akĩiga mbeca ciake na kumũhe ithabu riake wega wega rĩrĩa areka mathabu make. Na nĩ getha ahote kũhota gũkorwo akibanda thĩinĩ wa mũtũrĩ-inĩ wake.